Eng'ues ena nagiraa aiyuu emiisoor aa keiyeu emiisoor kumook oleng ore kuloo mosoor teneiyeu ana ng'ues ninchee odanyuye pee etumooki ena ng'uees naa atumoo nkiyootin kumook . Naaku tenee adayunyee nkiyotin kumook naa ana ng'uesi.

Kang'asa arik ele payian kang'as arik oltung'ani narik ene enetii kuna ng'uesin nautaki enikuni tenikarari kuna ng'uesin, naliki pooki toki naikararieki imbao esiana naishaakino neeta, naliki sii eniko tenee tene enedung' adung'dung' naa aitayu irkuti aleta, nautaki ee ee esekenkei naifaa piinyang'u, nainy nautaki irmo irmushumaani esiana naba naa naishaakino ninyang'u. Ore ake peyie aidip atoliki nena tokitin naishaakino ninyang'u, naliki endaa naishaakino piinyang'u piinyang'aki kuna ng'uesi enaa mpuka, naliki enkare nawok, esaa nawok enkare we nkare naw eneba enkare nawok, nautaaki pooki toki e mpaka eniko tene eneor naa aworu nkik e kuna ng'uesin.

Ene tipat oleng' amu wore orpayian oun arashu oltungani akeyie pookin oun kulo matunda, naa kedupoi oleng' amu ilmatunda sidan kulo onyorr osesen loltungani naa tenelo ninya kulo matunda anya apik osesen lino naa kaisidai oleng'. Wore sii enkae naa tenintayu kulo matunda aitayu era kumok paa imirr amiraki kulo ainyiangak kulo tunganak losokoni, naa aisidai amu ekincho impisai kumok naah tenelo nimir, amirr naa ilkumok amiraki kulo tunganak oinyiangu neeku itum impisai naa wore niana pisai iindim aitumia niana pisai nintaas pookin toki niyieu ninyiangakinyie inkera endaa, naa indim sii nintobirr kewon

Ore lotorok teni tenipik ilotorok arashu niramat ilotorok kumok, nipik nkidong'i kumok naa sidan oleng' amu ore lelo otorok tenitobir enaisho oo lotorok nae iindim nintayu orkeng'ei tenelo neeku naa ore ilo keng'ei tenintayu enaisho oo lotorok nae indim nimir, nipik ake nkuti nkutiti arara nae imirika oltung'ani. Neeku ore enkararai nabo niindim atimira nkeek imiet iindim atimira impisai ake yie niyeu naa iindim sii nintumia enaisho oo lotorok ayierie olchani liwok, nae enyai sininye ake etiu neija anya ake enaisho oo lotorok nae kiret oleng' osesen lino amu ore enaisho oo lotorok naake eeta irkeek kumok, neeku kesidai oleng' to sesen loltung'ani enaisho oo lotorok.

Osikiria eele oirotokiolopeny aalo aokunyie enkare, nidoolta aajo eteenikiaki iltooi kumok enkoriong'.Naa oore ele sirikiria kenapita enkare sapuk oleng, naa meidim oltung'ani atanapa, niaku keretisho osikiria oleng' amuu mintoki oltung'ani aas esiai sapuk amuu kiaku eele sikiria lino loasita esiai niaku eretoto sapuk eena.

Embartana neeku ore embarta eng'ues sidai oleng' amu kiindim aitumia embartana eng'ues nekinap nae iindim kekiindim embarta akuetie nekiya enkop naado teleleki oleng' amu kekwet ninye naake egol naake eten. Neeku ore embartana kesidai oleng' nish nisulaki enoshi kata embartana natadee esidai nagira aanya nkujit sidan oleng' naa naanyori nee embarta nemeeta esumash.

Amu ore kuna ng'uesin naa ng'uesin sidan oleng' naaret oltung'ani naa ore ake piinjo enkare metooko enkare nee keasaki siinye ena ng'ues esiai oleng' amu kekinapaki lolan iyiolo enoshi kata indurita alo enelakua naa ekinap ilolan pookin liyiu nekinapaki ninye ena ng'ues naji eng'omia, naa ore eng'omia naa kenyor iltung'anak kumok amu eng'ues nagol, nemesioki anauru naake elo enkop naado. Neeku ishaakino nishori enkare amu eng'ues nawok enkare naake iidim atooko enkare sapuk nelo enka enkata ewoi nelakua tenewok enkare nemitoki sii nemesioki aning' enkure naake ewok enkare sapuk oleng'.

Amu ore enkeresure, teniramat nkeresureni kumok naake eyiu siinche nkeresureni irmosor naa ore lelo mosor iindim nimir lelo mosor le kuna keresureni, nimiraki ilainyang'ak oinyang'u irmosor naa iindim nimir ormosori obo mpisai enaa hirini naa ore nkeresureni teniyata nkeresureni kumok neeku keyiu irmosor kumok nae iindim atimira nk naa amir irmosor oobaya akeyie ip il iip ile nimir mpisai kumok enaa nkeek tomon o isiet ashu nkeek tomon are, naa iindim sii niyeng' enkeresure ninya nkirik aa pee naa ore nkiri enyenak naa kesidan oleng' amu inkiri naibor naa kenyor osesen loltung'ani.

Olasurai ele oibung'a enkashui tiatua enkaji oo lukung'uni nibung' enkashui aijoo, nidolta ajo egira aijoo enkashui kiti naa enee endaa enye. Neeku ore olasurai olasurai tene teneyiu ninye nenya endaa naa keijoo elulung'a naake elo endaa akakanya te nkoshoke enye. Neeku ore olasurai naake eijoo ninye ee ee ee endaa ashu nkirik enyenek, naa olasurai ele ogira aijoo enkashui kiti.

Inkopir kuna naa ketii ena siai enkop ang' oleng' nae sapuk sii amu keti motonyik napaasha enkop ang' amu ore motonyik naake eeta ee e nkopir napaasha, naake eeta apa siinje kuna kopir muain sidan naake enyor enkong'u oltung'ani, naa ore kuna kuna kuna opir iindim aitibi aitayu enkopiro nintobirie enkopiro embaye naa ore en embaye enoshi ning'oroo ang'orie eng'ues ashu ing'oroo akeyie ang'orie aitoki. Naa indim sii nintobir ena ena ena opiro enye nintobir apik elukunya ino ormurani neeku elukunya ino kesidai oleng'.

Eeh pae oleng' kaata amu ore ena naake eji enaisho oo lotorok ashuu orkeng'ei, kake ore orkeng'ei naa entoki sidai oleng' enaisho oo lotorok tooltung'anak pookin akeyie ashu to sesen loltung'ani. Tenidumu eniasho oo lotorok nielie emukate ninya tedekenya naake emelok oleng' amu ore sii enkae toki naa ore eniasho oo lotorok naake enyor osesen amu keeta irkeek kumok nae kintagol. Naa ore sii enaisho oo lotorok naijo ena naa iindim sii nintayu nimir amiraki iltung'anak, iltung'ank lemeeta nae itum sii impisai amu ore sii enaisho oo lotorok naa meeta oltung'ani lemenyorr.

Kegira ena siai aitobirari oleng' te murua ang' amu ore lukung'uni naijo kuna teneisho ayiu irmosor, naa iindim nintayu kulo mosor lenye adumu kulo mosor kila tedekenya nisudoo, nisot metaa kumok, ore ake peeku komok nimir amiraki ailainyang'ak niindim nimir ormosori obo shirini naa tenintayu irmosor iip naa kelo ina aaku nkeek are. Naa iindim sii nidumu elekung'u nipikaki irmosor metepetai naa ore ake peepetaa irmosor naake iidim atadanyu nkulie kiyoitin ashu kulie ashuin neponari luku lukung'uni inonok teninjo metepetai. Neeku ore ena siai oo lukung'uni naake sidai oleng' amu isho oltung'ani dupoto pee kidumu oleng'.

Ore ena naa entoki nias oltung'ani piiyiolou ormosori sidai ashu ormosori torono, ormosori oinyale. Neeku ore ormosori oinyale naake ilepu teshumata enkare, ore ormsori sidai naa kedoiyio naa sidai oleng' amu iwor inakata irmosor sidan ormosor torok. Neeku esiai sidai oleng' amu meeta ewuei eniya duo irmosor ing'ira adu a idumu irmosor aya aya ewuei nelakua enkare ake enkare ake ipik imbeshen nipik irmosor, nilepu oloilepua nedoiyo olodoyio naa inakata iyiolou ormososi sidai ormosori torono.

Ore eramatata oo nkeresureni naa kisidai oleng' te pookin tung'ani akeyie oidim ataramata enkeresure. Ore nkeresureni naa ng'uesin ashu motonyik sidan oleng' nee kiindim ayaki dupoto amu keyiu inkeresureni irmosor nisulaki naa enoshi kata iyata inkeresureni kumok. Neeku keyiu irmosor kumok niindim atimira lelo mosor nindim ateyiara irkulie ayiaraki nkera ashu inya siyie naa ore ake nkeresureni eneeku kumok naa iindim sininje atimira atimiraki ilainyang'ak, iindim ateyiang'a niyeng' ninya inkirik. Neeku embaye sidai oleng' te pooki tung'ani akeyie oyewuo dupoto.

Orbiasharai ele omirta inkirik naa ore inkirik naamirita ele payian naa nkirik nainyang'ua sininye te wueji naa arashu a to lale loo nkishu ene neyieng'eki inkishu ashu ntare, neyauwua nkirik aaltu amir amir anaa kuling' anaa mpisai niyata oltung'ani neeku kidung'oki ake tenaa ene enkiring'o e mia nekidung'oki. Neeku orbiasharai sidai el orbi orbiasharai sidai sapuk ele oleng' oasita biashara sidai oo nkirik, nee sidai ena biashara amu ee keeta ropiani nekishukoki sii ropiani kumok oleng' tenelo nias.

Ore iwa oltung'ani enkaji natii olkapet, naliki enkare nabaa ana enaishaakino nepik o sabuni, nautaki eneiko teneutut ele carpet te mbrash aituku pii metupuku oloirerio pookin nautaki eneiko tenemonir meishunye enkare pee meitoki naa enkare aaku ketii olkapet.

Kanyor ene bae oleng' amu ore oltamoyiai pooki naa tenekiremi aremoki ele shani naa inchiu oltong'ani pooki akeyie naa omoi naa tenelo nikiremi aremoki olchani oishaakino naa neyielouni emoyian niata naa tenekiremi naa inchiu naa kore sii ele dakitari naa keasita esiai te ng'eno sapuk, naa keeta ninye entoki naishopo too nkumeeshin namitiki naaa eibung' inkulie tokiting' imoyiaritin nemeishaakino naa kanyor ena bae oleng'.

Anyor oleng' ena siai amu ee ore enkitayunoto nintayu oltung'ani koon ainyang'aki inkera naijo kuna e sukuul inamuka naa embaye sidai oleng' amu ore inkera nemiidim ate ashu inkera nemiidim ainyang'u kuna amuka ashu nemiidim intoiwuo enye ainyang'u namuka naa ketum siinje namuka naishop amu ketorono enkop amu ketii irkiku enkop netii isoitok oowosh inkera, nemitoki kuna kera aapuo meeta nkamuka. Neeku embaye sidai oleng' naa kesidai oleng' ena baye amu iretu inkera pookin enaidim koon we nimiidim koon nerisioyu inkera ppokin e sukuul. Neeku kiidim ina kerai ashomo sukuul aisumayu nemitoki aata enyamali najo kiboki aang' ashu etoosho osoit enkeju ashu aa etaremo orkikuei ore ake eji meeta namuka, neeku sidai oleng' ena baye.

Ore nkinejik naijo kuna ekule teneikenori naa nkenoo kuna kinejik nincho endaa ninchoo mbenek tiatua ang nedaabkuna kinejik tenkang ino na esidai oleng amu mitoki kuna kinejik aipang na nkinejik ekule nalepi ,nelepi kule kumok natininkaraa aikonji nilep itashe tine nemikingil enakine aisumbua nilep nilepu kule kumok egira adaa naisidai oshi enkine ore egira adaa amu kegira anya mbenek namelok, neaku kesidai oleng amu nkinejik kuna ekule na keeta kule.

Amu ore enkiremoto ornyanya tenkop pookin nakisidai oleng amu tenelo neoku rnyanya neoku tenkumoi naindim nimir lolonynanya oinyangu nimiraki lainyangak amiraki ltunganak lemurua ino nimiraki ltunganak oponu tonalakwa nasidai oleng amu itum iropiyiani na indim siyie niyer kulo nyanya aitushulaki endaa piyer tenkang ino.

Kayieu nakayiolou tanatur ilotorok naa kesidai sii teniata nkilani sidan nemeim ilotorok, nintumia oltungani pemilo ake nikingor lotorok amu tenikingor kinyal osesen amu ekijeyu osesen nishaakinoniata engeno naa niyiolou naa atuturo, na kesidai si eniyolo atuturo aitaunye orkenkei nimiar ilotorok metuata amu toronok sii eniar ilotorok neaku ishaakino nai peiyolo enintau orkenkei lenaisho olotorok ituar lotorok metua.

Eramatata ena oo sinkir naa eramatare ena nemenyor sii duo oshi irmaasai oleng' amu ore iltung'anak oramatita ina isinkir oleng' naa itung'anak ooji iljaluo. Neeku ijo duo meramat oshi irmaasai oleng' isinkir kake esiai siinye sidai oleng' naa ore duo oshi isinkir oleng' naa itung'anak ooji iljaluo ooramat, amu ninje oitayu sinkir nemir. Neeku esiai ake siinye sidai ena amu iindim oltung'ani nimir kulo sinkir nitum iropiani naa kishaakino ake sininye neeku iyiolo irmaasai naa ena siai amu ore eramata naa kekiya dukuya oleng' naa kekintaa kekintaa dupoto.

Enkata ena olameyu idol ake siyie ajo keeta elesikiria esumash amu kisas ninye openy elesikiria na kitodolu ajo keton egira aas esiai ata eeta esumash nemeeta nkujit nainosita naa kitorono oleng ena amu ore teniaku kitaasieki esiai nimincho endaa naa kitorono oleng akeyie naa tenkop pookin , niaku me sidai enasiai niaku kitodolu ena ajo mishorita olopeny endaa.

Ore eramatare olukunguni ashu nkashuin na eramatare sidai amu ore orpayian akeyie oidim ataramata nkashuin kumok neaku kumok nisho endaa, na kedupoi ilotungani amu ore inakata kidim atimira nona kashuin ashu lukunguni sapukin, yanu kesidai tenimir nona lukunguni akutitik aramat, neaku eniramat nai nkumok neaku kesidai amu tenimir enkashui nabo na miai are ,tenimir nkashuin ip naa indim aintoto nkiek tikitam tonona kashuin ip, nakesidai oleng inasiai amu eramatare nalelek.

Amu ore embaare oltung'anak ashu engitengena oltunganak kulo okishin limidim ataasa toki tenaa oltung'ani laijo ele lemeeta inkejek naa entoki aisidai oleng amu ketum ilo tung'ani engolon naa tenibak nincho ilkiek loishaakino ninjo ilkiek newok niutaki en'daa pookin naishaakino peenya naisidai oleng tenintaas ele tungani naa amu kegolu naa ketum siininye naa atutumoki ashomo dukuya temaisha enye

Ene tipat amu ee ore teniaku keeta enepik iltung'anak inkik o nkulak naa kisidai oleng' amu mintoki oltung'ani atum imoyiaritin enaa moyiaritin kuna nekilo enkoshoke nekitiru enkoshoke amu ketorono euwei netipikaki nkik ashu nkulak. Neeku ore teneeku keetai nchooi naijo kuna naapiki nkik o nkulak, naake sidai oleng' amu kerishie iltung'anak imoyiaritin kumok, imoyiaritin torok naiidim ayawaita oltung'ani ashu nekiindim ataar tua. Neeku ore tenilo oltung'ani nipik olchafu lino ine pookin ashu inkik inonok, oltung'ani akeyie pookin nepik inkik enye ene o nkulak atua ena gum eng'umoto natii ena choo, naa sidai oleng amu kerishie iltung'anak imoyiaritin kumok oleng.

Ore eramatata oo nkishu naijo kuna e kule naake sidai oleng' amu ekitaa orpayian pookin ashu oltung'ani pookin dupoto amu ore inkishu teneeku kedaa inkishu te ng'ang' ino ashu edaa inkishu naika endaa inkishu inkarayie naa ilepu kule kumok oleng'. Naa ore sii tenincho enkiteng' endaa sapuk na naidim aitaraposho nepiru ina kiteng' mitoki ina kiteng' atum esumash naa kitayu ina kiteng kule kumok, neeku iindim ninye nilepu irpirai waare arashu okuni te nkolong' nabo ake naa kesidai oleng' amu imir nena ale nimiraki iltung'anak oinyang'u niyer nena ale niwok sii. Neeku embaye sidai naa tenkop pookin.

Ore enkiremore naijo enaa naa keisidai oleng' amu te nelo neaku ashu tenikes ele mushele naa kimir ele mushele amiraki iltung'ana oinyang'u arashu ilainyang'ak pooki naa kisidai amu kinchoo irupiani kumok oleng' naa nisomie inkera inono ninyang'unye pooki toki niyie, endaa , ninyang'unye akeyie ae toki pooki niyieu, naa indim sii niyer ele mushele te nkang' ino naa aisidai oleng' ena bae tooltung'ana pooki.

Because when you inject your cows it helps to prevent diseases and once that tag is in your cows it won't die whenever the disease comes.

Olchani ele oishori inkera kutitik naa tenincho enkerai ele shani aa kiti naa kibooyo moyiaritin kumok oleng', emoyian enaa emoyian naji polio naa kore enkerai tenebulu indipa aishoo ele shani ashu iwaa sipitali peepuoi aisho ele shani naa itabaa ina kerai ino oleng' amu mitoki ina kerai atum nena moyiaritin amu ore emoyian naijo ena naa polio naake kegol oleng' tenegiroo enkerai ilarin itu incho ilo shani amu ee teneibung' ina moyian naake egol oleng' eeltu ina moyian ashuko naake iinyal enkerai amu kitaa enkerai opookish. Neeku kesidai oleng' teniya enkerai ino mishori irkeek naa eton aa kiti.

It is not big in our area because not everyone has this skill and knowledge. Maybe once people have been taught on how to use this (cz) machine then they will able to be there in our area

I will want to have a big piece of land to do farming. A land that I will plant different crops. I will use this tractor to plough and then plant your seedlings.

It is done well because many people are farmers nowadays. Planting of this sukuma wiki helps one because when you harvest you can sell to people and get money. And the money you get you can use to help yourself by buying good clothes decorating your house and you can also cook this vegetable at home and avoid gharama of buying it again in the market so it is so good.

enetipat oleng amu ore euno oonkitunkuuni netudupo iltungana kumok oleng amu etaa keun ake oltungani inkitunkuuni tolchampa lenye nebulu, naa kebulu nkitunkuuni tenkop ang oleng amu kenyor enetrit eina kop, neeku ore teniun inkitunkuuni nebulu, nimir teneeku eeoto duo aaku nkitunkuuni sidan. naamirayu. naaimir amiru mpisai kumok oleng, amu imir inkitunkuuni anaa tenkilo. amu ketii ilainyiangak kumok oleng oinyiangu nkitunkuuni. niaku ebae siai oleng amu itum iropiyiani, naa itum iropiyiani sidain oleng naa nidim atudumunye keon naa temaisha ino pookin.

ore teneeku kedumuni aadumu oltaka, pookin apik naa apik ewuei nebo na kisidai amu kerishe iltunganak imoyiaritin kumok. amu ore oltaka naa teneeku kenangari ake aapik iwueji pooki naa kitorono oleng amu kitamuoi kitamuoi iltungank. amu keeta imoyiaritin kumok ana elototo enkoshoke, nikinteru oltungani aning enkoshoke, nikitiru enkoshoke, ninteru aku oltungani omuoi ake. neeku tenedumuni oltaka pookin neyae aapik ewueji nebo nepejori naa kisidai oleng amu ore kuna garin naa ninche naa itumiae aapikie naa aanapie ilo taka pokinashu ilo shafu pookin.

Ore enkitengenare naa naishori iltung'ana eneiko teneitumia kuna tokitin naaji ingondomi naake sapuk oleng' amuu tining'enu oltung'ani niyiolo ninko tinintumia kondom nekirishe moyaritin kumok anaa emoyan naji biitia, emuoyian torrono oleng' naaikindim aawa, nee moyan ina nimishiu neaaku tining'enu oltung'ani niyiolou naa ajo keetai nena moyaritin niyiolou eninko tinintumia kuna tokitin naaji kondom naaisidai oleng' amu kirishe naa ina moyian naji biitia okulie moyaritin ake kumok naa nikirishe kuna tokitin naaji kondom tenelo duo niasiasa naa enatoki najii naa tinirrag ashu tinilo nirurara oltung'ani naa limiyiolo ajo keiyaa hali enye.

Amu ore oltung'ani tenirem eniremi nkitung'uuni naake ebulu nkitung'uuni oleng' amu ee kenyor enterit ina kop ang' naa nkitung'uuni amu enterit napir nee enterit sidai. Neeku tenelo niun nkitung'uuni metubulu esidai, neisho esidai naa iindim nikes nimir amiraki lainyang'ak oinyang'u nkitung'uuni, nitum ropiani kumok oleng' naa iindim sii nintumia iye kuna kitung'uuni naa tenkang' ino niyerishore, aa ore enkata niyata emasho niyer niyieri nintumia ayierishore mintoki alo ainyang'u to sokoni. Neeku embaye sidai oleng' naa nee embaye naa nataa ene tipat oleng' toltung'anak pookin naa te murua akeyie pookin.

Ee ore ena naa ewueji niloo iltung'ani mikimpiimi moiyian najii biitia naa kejii VCT naa ore VCT naa wueji naa eyaa iltung'ani koon niloo openy mieta iltung'ana likitaaraka arashu mieta iltung'ani likitiaka pii eloo. Naa eidumunye ake niloo mikimpiimi moiyian najii biitia tana eiyataa arashu mietaa, naa isaarig'e epiimi nikiuduni saaring'e o kitii saaring'e nikipiiki enkitii maashini. Ore ake pee apiiki osaaring'e aas nikimpiimi aas nepukuu naa e matokeo naa neitadoluu ajoo mieta ana eiyataa. Ore pee eitadoluu laini oare odoo naa keitodoluu ajoo eiyataa , ore pee otodoluu e mashinii olaini oboo odoo naa keitodoluu ajoo mietaa. Neaku wueji neipimieki moyian e biitia.

Ee kadolta sinkir tene wueji ootuata amu iji dii ore kulo sinkir emetii atua enkare naa ore oshi osinkiri miidim osinkiri atotona metii atua enkare amu me me meidim osinkiri atotona te boo enkare, naake etiu enaa ketuata kulo sinkir nee ewueji ena nemetii enkare ewueji naijo ketii olchafu akeyie arashu enkare torono ena naaya isinkir. Neeku mee sidai ena torono oleng', enkare torono ena na na naar isinkir metuata.

Ene tipat ena baye amu ee ore teniun oltung'ani kuna aitubulu naaji beetroot naa ee kisidai oleng' amu kenyor osesen loltung'ani neekiponiki osarge enelo niyer nekiponiki osarge oleng' to sesen lino naa iyer sii aikirinka endaa ashu iindim sii ainosa ake etiu nji meeta entoki niteyerunye. Ashu iindim sii ne niun ake kuna tokitin ore ake peebulu niu ne ni nimiraki iltung'anak amu keeta mpisai kumok, iindim atimira nabo nimir mpisai sidan. Neeku keretisho oleng' nee ekintaa oltung'ani oata malin enyenek enemir.

Eeh sipitali ena nayai oltung'ani naa otooko irkeek oleng' nemiidim atapala, irkeek laa laijo irkeek kulo oitemerisho naa oltung'ani lotooko enaisho nemiidim atung'wai ina aisho, neeku keyai ilo tung'ani ena sipitali peyie etumokini naa ataret ilo tung'ani pee mitoki naa awok ina aisho ashu pee mitoki awok ilo sigara, ashu ilo bangi. Neyai ene wueji nepuoi aitobir, newutakini, nirorieki naa, neeku sipitali ena nayai oltung'ani otalaikine atapala enaisho arashu olatalaikine atapala naa osigara.

Enetipat amu tenilo oltungani naa mikituuduni osarge arashu nilo aishooyo osarge, naa ekiuduni osarge ninchooyo osarge lino peereteki kulie tunganak, naa iltunganak otii sipitali limiidim lemeeta osarge tooseseni lenye, naa ekiuduni ake osarge nepuoi aipim ilo sarge lino, neuduni ilelikae tungani nepuoi aipim. naa ore osarge lino tenelo netum oltungani osarge lino naa kenyanyuk osarge lino olilo tungani nesidanu naa amu indim keidimi aatuudu ilo tungani osarge lino nepiki atua osesen lenye naa oltungani otejoki meeta osarge tosesen. Neeku ore osarge lino, naa keidim atereto enkishui ilo tungani, naa embae sidai ena naa oleng'.

Kadolita irkimojik loltung'ani, nadolita entupa oorkeek intupai are, neme nabo oorkeek loishori oltung'ani ee nadolita sii ntupai are, nadolita sii aii hii nadolita irkimojik loltung'ani nkaek are enyenek, neeku nche adolita.

Enkiteng'enare ena arashu enkisuma nagirai aisum inkera kutitik naa aisum inkera eniko teneyiolou aigerisho, neyiolou aisuma ntokitin naa te nkoitoi ashu te nkutuk e e king'ereza ashu te nkutuk e kiswahili, neyiolou enkerai netum eng'eno naa nayiolounye aigerishore nisumisho nisumare, nae sidai oleng' amu ee keyiolou enkarai naa eniko tene tenepik tenepik maisha enye esidai naa tenelo ne neng'enu ena kerai naa tena oitoi naake kelo dukuya oleng' nees nelo nye aitaa sapuk ntokitin openy.

Kishaakino naa iyiolo eninko tenee tenisum entoki naigero tena mashini naa teniyiolou oltung'ani eninko tening'erishore ina mashini ashu enisum ena mashini, niyiolou ewoji niirony naa amu enkoitoi ena e dijitali, niyiolou eninko tenee tenimbung'ie ena toki o we ntoki naji intanet naa eng'eno sidai ina oleng' naa iyiolou tenakata aitumia amu ore ena siai nae eki ekis ekiret ena siai e dijitali too nkoitoi kumok oleng', naake itelelek esiai ino oleng' amu ore te enkisuma, teniyiu nias biashara, nee enkoitoi sidai ena e dijitali naa iindim ataasie ina siai ino e biashara.

Amu ore kulo matunda naa irmatunda sidan oleng' oonyorr iltung'anak naa loo nkabilaritin napaasha, naa tenelo niun kulo matunda naa metoisho aayu irmatunda sidan naa iindim nimir lolo matunda amiraki iltung'anak oinyang'u, naa iindim sii niya nkuapi eboo amu enyor ilashumba oleng', naa iindim sii ni ninya iyie openy amu kenyor osesen lino. Neeku ee tenimir nae itum iropiani sidan iropiani kumok amu kinyang'u iltung'anak oleng' naa iindim ayawa nkaupi eboo, ninyang'u ninyang'u iltung'anak lina le lele osho lang' neeku itum iropiani, neeku ore ake piitum iropiani nae iindim ataretie keon nena ropiani, neeku embaye sidai oleng'.

Kadolita embuku ee oo nkilasini ile osabu, nadolita embuku e kiswa5hili, nadolita embuku naigero ene science, nadolita dictionary, nadolita embuku naigero C.R.E, nadolita sininye embuku e kiswahili.

Ore ena naa esiai sidai oleng' amu enkipimata naipimitai inkiri kuna, kuna kiri elukunku. Na nkiri sidain, naa peyie melake neeta moyiaritin naa namenyorr osesen loltung'ani, na peesidanu nkiri, pa tenelo ake niyierr, nemeeta eningo, nemeeta emoyian nikipik, neeku naa kesidai oleng' enabae.

Akeetae nkotelini kumok napashipasha kake ore esiai na nabo eatae enkutuk osidano, keas enasiai naji family planning neatae kulo kiek, netae si enkoitoi osintano nikiudi osintano nepiki enkitok osindano enkaina, neishori osindano eton tiatua enkaina ambaka natayieuwua ninye nitau openy, neaku enkae oitoi ina

Ore ena naa mashinini kuna napiki oltamoyiai oshomo icu ashu oltamoyiai limidim aitumia enkianget ena ekawaida, neaku naa kepiki kuna mashinini petumoki ateretoki meenga, tenkoitoi naji ene icu. Neaku naa kepiki kuna mashinini petumoki ataret petumoki naa aenga.

Kang'asa ake arik ilo tung'ani narik ele shamba naa ounieki kuna aitubuku naaji kitung'uu saumu naitodol eniko tenitalam kuna aitubulu, eniko tenitobiru enterit amu ing'asa aitobir enterit naa piitumoki naa atuuno ing'as aitururur enterit apik ilainini. Asi nautaki taa eniko teneun maa nabo eniko tenitalam naa asi ne nautaki eniko tenepik naa olchala peyie etumoki naa ena aitubului atagolo netum naa anotoisho atoisho atoyiu naa nkitung'uu saumu oleng' ashu kumok. Ore ake paidip nautaki eniko tene enkata naliki enkata naiko teneen too usiii peetumoki naa atubulu ashomo enkai naa ena shani, neeku neja ikunar ikunakino.

Ee kashomo sipitali enapa naa enapa kata naa eetai ena moyian naji ene korona, neetai naa olapa shani naa ouditoi naa iltung'anak peyie kimitu tenkarai naa ina moyian apa naji ene korona. Nalo taa dii peyie aatumokini aatarem ilo shani peyie aatumoki naa atareto ashu aa atumoki naa ilo shani naa aisaidia paa maibung' ina moyian peyie tenelo ake nepuku te murua nekitii neme nemekitum naa ina moyian. Neeku ina apa sababu nataasie.

Ishaakino naa piilo sukuul naa piilo aisomea nena siai ooldakitarini, ore ake piindip aisumayu niishu larin pookin oishaakino niishu, nishu enkisuma pookin. Ore ake piindip naa enkisuma oo larin naa lesiana ooba naa lisuma, nidumunye nilo sipitali aitoki alo aas entoki naji ee attachment, nilo aton tine amoku esiai nincho kulo tung'anak naa ootii dukuya ino kintamok shomo akenya siyie niimbung' esiai pookin, niyiolou naa siyie ataasa ina siai.

Ore kulo na nkiek lebiitia kulo oishori oltungani tenelo neyiolouni ajo keeta inamoyian naa tenekindim aipma osarge lino nka ore ake pekitumi ajo iyata na nikinchori kulo kiek ore kuko kiek pemekindimu ake ina moyian amu ore inamoyian kear osesen loltungani, na tenemiok kulo keik kelelek iee na teniok kulo kiekna enkitagol nisho osesen lino engolon pekindim aitai ina moyian ,neaku olchani la ninye iwok ambaka kenya neishunye ore peishunye nilo ayau tesipitali.

Eeh ore ena naa esiai ena nikintaasi esipitali aipim emuoyian naji pressure aipim naa eniata entoki naji pressure tosesen lino ashu tosarge lino naa ena mashini naa itumiayai naa pee kimpimieki naa ore ena naa aikiret ooeng' piiyiolou naa eninko ashu piiyiolou endaa naishiakino pee inya, endaa nemishiakino pee inya teniata ninye entoki naji blood pressure, neeku kishiaa niyiolou endaa nemifaa piinya.

Kang'as ake arik ilo tung'ani narik olchamba, karik ele shamba lagira aunie kuna aitubulu nautaki eniko tenee italamilam kuna aitubulu, eniko tenintobir enterit. Ore ake paaidip aitoduaki eniko tenitobir enterit, naitoki autaki eniko teneun kuna aitubulu, naitoduaki naa eniko teneun naa tenitalamlam duo eneba naa oo enishaakino peeun peunoki we nkitalamata naifaa naishaakino piitalam. Ore ake paidip, nautaki naa aliki enkata na naishaakino nepiki enkare, naliki naitoki autaki eniko teneeni kuna kuna aitubulu to usii peetumoki naa ailepa atubulu amu mebulu kuna oopeny mpaka neeni peetumokini aatubulu.

Ee ore ena neme sapuk oleng' naa ena siai duo enkiremore oolchambai naitumiai iloing'ok, metii oleng'. Ore iltung'anak oitumia iloing'ok nemee irmaasai kake ee ekintumia iyiok olting'a airemie ilchambai kake mekintumia inkishu amu meesidai ninye ena siai pii enekintumia nkishu, ore nkishu te nkop ang' naa entoki e tipat oleng' meking'as ake duo aitumia enkiteng' aiko nji. Neeku olting'a ake itumia meking'as aitumia inkishu airemishore akata, neeku ekiti oleng' meetai.

Ene tipat oleng' amu ore ilairemok pookin eimu kuna aitubulu naake iindim aitayu kuna aitubulu nemirr aamiraki ilainyang'ak neeku duo eoto, ashu naa etabaitie naa ewoji netaa kenya iltung'anak, naa iindim siyie nintayu naa niyer ayiaraki koon tenkang' ino, ninyanya o nkera inonok naa tenimir nitum iropiani. Ore kuna ropiani nintumia kuna ropiani aas kulie baa kumok naa neeku kesidai oleng' naa ene tipat oleng' ena baye.

Eeh kanyorr ena baye amu ore kulo matunda ooji ormaleng'e naa kermatunda sidan oleng' oonyor osesen loltung'ani naa ore ormalenge iindim niyer, ninya aitokitokie um niyeru niyer nintushulaki ormushele. Ore sii ormaleng'e naa iindim aitayu tolchamba tenituuno irkumok niya alo amiraki ilainyang'ak naa keeta ormaleng'e mpisai oleng' amu kinyang'u iltung'anak ormaleng'e amu entoki sidai naa entoki sidai to sesen loltung'ani. Neeku kanyor ena baye oleng'.

Adamu ajo ore kulo matunda naa irmatunda loonyor osesen loltung'ani, adamu kira kutitik ajo kipuo apa nekipuo aitayu kulo matunda nekipuo aanya. Irmatunda kulo oonyor osesen oleng' amu ekintobir osarge nekiponiki osarge to sesen naa ore te pooki tung'ani akeyie oirem kulo matunda naa iindim nimir kulo matunda amiraki iltung'anak naa kinyang'uni oleng' amu ore kulo matunda naa kegol bei enye, kegol iropiani enye neme nemelelek tumoto ee kulo matunda , neeku king'oru iltung'anak te nkumoi oleng'.

Ee ore ena naa oltungani ele otuuduoki osarge, na kegira aipim osarge lenye tanaa ketii naa tanaa keeta emoyian tiatua osarge, na ore moyiaritin naipimi osarge na kuna nijo naa bitia, ore eneyiolouni ajo iyata biitia ashu miata na kipimi osarge lino nepiki ene nepiki atua emashini na ekiret oleng amu iyiolou osesen lini tanaa iyata emoyian tanaa miata .

Enka enkesare ena natekesa orpayian olchamba lenye aitayu naa kulo tokitin ooji irmaleng'en naa idipa irmaleng'en aoto, neeku egira akes aitayu tolchamba peyie etumoki atimira arashu eya aang' alo anya, neyiaraki inkera, nitaas nkulie baye kumok akeyie naa naishaakino nitaasi ormaleng'e. Neeku ormaleng'e ele otekesaki.

Embaare ena nagirai abak ltunganak lenkop nalakwa limidim ashom sipitali ashu ltunganak olakwaniki sipitali neaku enabaare ena nashomoki aisho peyieu etumoki sinche ainoto enbaare anaa enatumito kulie tunganak pemelo ake nibung moyiaritin ainyalakino, neaku embaare ena nagira abak ltunganak moyiaritin napashipaasha.

Angasa arik eletungani eleshamba lagira aunie kuna aitubulu, ore ake paidip atoriko naitaki eniko tenepik enterit tokulo baketi ore ake pautaki eneba enterit napik naitoki auttaki eniko peepik kuna aitubulu peyie etumoki naa atuuno nautaki eneba teneunokini eneba tiatua enabaket neaku nejia iko tanaitaki.

Ee ore ena na embare, nabakitai ashu naishoritae nkera kutitik olchani, na ore kulo kiek na loshi kiek oji naa le polio peyie mibung ake enkerai inamoyian naji ene polio tenebulu amu ore inamoyian ketoronok amu kiko enkerai metaa keeta enkerai wuejitin osesen nemening esidai, neaku ore ake peishori eleshani naa kelo eleshani aret neaku mibung inakerai inamoyian tenebulu.

Ore ele naa oltung'ani otadanyaki ashu odanyitai enkoshoke naa aitaas entoki naji ee surgery najo ilashumba surgery. Neeku ore ena naa esiai naas ildakitarini kumok naa ekinteng'eni sii kulo tung'anak kuna kera naa nashomoita duo aisumare ena kisuma naa e surgery neyai intae ewuei neji thearter piipopuo ayiolou naa enikuni piasiasi ina siai naa endanyare naa enkoshoke ashu eniai wueji ake yie naa osesen na na namuei ashu naya.

Ayiu naa ayiolo enaiko tenaitalam kuna aitubulu naa ayiu naa ayiolou sii enkata naishaakino nawosh olchani tenelo naun, naa kishaakino sii naa kayiolo enkata ee naa nabukoki enkare. Naa ore ake paayiolou nena pookin naa katumoki naa airemo ele shamb ele shamba naun kuna aitubulu naa ore te tenatum ina ng'eno naake kaun naa nadumu nkaitubulu naisho naa esidai.

Enetipat amu ore peincho kuna aitubulu metubulu naa nakaidim aitau tolchamba nalo ayier tenkang aai nayier aitushulaki endaa pookin naitushulakini naisidai tosesen loltungani amu endaa sidai oleng nindim ainasa nikiret ore si enkae na kaidim aitau kuna iatubulu namiraki lainyangak, namiraki ltunganak oinyangu nakaidim ainoto mpisai inakata ore kuna pisai nakaidim aitumia ainyangunyie ngulie tokitin anaa nkishu, nainyangunyie nkilani, naretie kewon nona pisai.

Ing'asa ake adumu enkare nang'asa aituku, ore ake paidip aituku metaa metii olchafu nadumu enkalem napi nagwet agwetu kuna ena kinyati e shumata. Ore ake paishu ina kinyati eshumata metaa atagweta pii naitayu nena tokitin e shumata, asi naitobir naa ina kata naake eeku sa inakata erishata sidai amu kaidim inakata ateyiara naa kaidim ainosa naa ainosie pooki toki nayeu naa endaa akeyie pooki naa nainosie ake.

Irmatunda kulo otkesa, ooto ashu oidipa ataa tayari neaku ore kulo matunda itawuo olopeny tolchamba nidol ajo etipika atua kuna kuti baketi, ore peipik nona baketi na indim atimira nimiraki ltunganak ina baket pookin, ore oltungani loyieu nkuti neya oboobo naa aisidai oleng inabae tiatua maisha oltunganak nitum iropiyani nidupire nindim atereto kewon.

Ee ore kulo na irmatunda naa ouni tolchamba na irmatunda sidan ouni ore kulo matenda nemelelek tumoto ekulo matunda, naa irmatunda kulo onyor ososen loltungani amu kemelok oleng kulo matunda, kake kegol mbisai kumok ele matunda neaku kadamu ajo irmatunda kulo onyor osesen loltungani oleng.

Ene tipat oleng' amu ore tenimir kulo matunda naa iindim nimiru mpisai kumok amu irmatunda kulo naa naa ore obo naa iindim atimira hamisini, neeku tenimir aa kumok nae iindim atimira akeyie nimiru impisai kumok. Naa ore sii enkae siai ee kulo matunda naa iindim ainosa kulo matunda, ore ake piinya nekiret osesen lino oleng' amu ore naa osesen loltung'ani naake enyor irmatunda nekiponiki eng'olon, nekiponi sii naa enkidimata naa naidim osesen lino naa atagolo. Neeku ene tip eitipat oleng' naa ena siai oleng' te maisha pookin oltung'ani.

Ee ketii ena siai dukuya oleng' te murua ang' amu isumate naa oshi taata iltung'anak kumok oleng' neeku naa itum ajo itayio oltung'ani le olduka lenye loorkeek. Neeku ore ake pee intayu ii intayu olduka lino loorkeek naa inyang'u lelo keek naa iindim sii atimira nimiraki iltung'anak amu niyiolo eninko tenimir lelo keek, niyiolo olchani limiraki oltung'ani enelo neking'ulukuan ni nilo nelotu oltung'ani ainyang'u olchani niliki ajo alo shani ishaakino emoyian nayewuo ninye ee nekiyewuo aliki. Neeku itobirari oleng' amu isumate iltung'anak kumok oleng' naa netubulua ena siai oleng'.

Ee itobirari enasiai metubulua oleng enasiai tenkopang, amu ore enasiai atashotitaata isumate ltunganak kumok, natenisuma oltungani nisumi enasiai esipitali naiyolou olchani lincho oltungani tenikilotu oltungani ajoki emoyian naata nimintapong na olchani amu isume naa, neaku etubulua oleng amu isumate ltunganak netayioloto ltunganak rkiek oishakino peishori oltamoyiai neaku keeta ltunganak inangeno orkiek neaku keeta ltunganak inangeno

Ormatundai ele oibung'a emoyian ashu ormatundai otarueyie naa ore teneruoyo ormatunda naa kitodolu ajo keeta inkukun nainasita arashu emoyian naa ormatunda, nemesidai naa amu ore enelo nenya oltung'ani kulo matunda naa eki ekintamuoi enkoshoke. Neeku ee kishaakino ake newoshokini irkeek olchani pee mitoki naa aatum irmatunda torok naa oinyalate naa amu mee sidai irmatunda oinyalate.

Ene tipat oleng' amu ee ore tenintayu oltung'ani kulo matunda naa iindim atimira atimiraki iltung'anak loinyang'u naa itum iropiani inakata oleng' amu ee ekeretisho naa amu kinyang'u iltung'anak kumok oleng' naake eeta mpisai naa ore nena pisai iindim ataretie koon. Neeku ene tipat oleng' ena baye tiatua naa enkishui pookin oltung'ani naakeyie ounisho aun kulo matunda.

Enkiteng'ena ena nagirai aiteng'en naa intoiwuo naa autaki naa eniko tene tenitoti inkera enye, neutakini esidano naa teneremi enkerai olchani eton aa kiti kulo keek pookin enaa olchani loijo ole polio naa neutakini entoiwoi pooki toki naa naiko peyie eyiolou aa aa naa ataramata enkerai enye, nitadamuni naa aajo kishaakino neremi enkerai ilo shani olijo ole polio, ole tetanus, irkeek akaeyie pookin neutakini eniko teneishori enkerai ee naa ena toki najo ee endaa kake keeta duo endaa naishaakino nishori enkerai aa kiti, neeta enaishaakino nishori enkerai etubulua penyo, neeku taa neija ikunari.

Enkare ena oo sewage naa nidolta ajo kegira inkera enkerai awoku enkare torono o sewage nee enkare chafu ena oleng', enkare torono naiba osesen loltung'ani naa kishaakino neme nemibukori nemeng'wikini ake ena are meshomo aim pooki wueji naa tiatua enkop peelo olosho lang' amu e kitamueisho naake eeta moyiaritin, nemesidai ena are to sesen loltung'ani pii. Naa ore duo iloshon ashu ntaoni kumok naa ninche itumia kuna aworito kuna ariak chafui naijo kuna amu aikumok iltung'anak oomanya intaoni. Neeku naa kemanaa ake olchafu pookin itelekino inkardasini impuyai, inkarara pookin naa atua ntaoni nisulaki entaon e Nairobi ketiii olchafu oleng'.

Orekulo naa irmatunda naa oun iltung'anak naa teniun kulo matunda naa iindim ainosa amu kenyor osesen lino. Nekintobir osesen kulo matunda oleng' amu ee ekintagol naake eeta duo enkare nanyor osesen naa ore kulo matunda naa keuni nebulu naa netiu nji naa ormatundai lenye. Naa kemelok kulo matunda oleng' kemelok aamelok oleng' keeta esukari sapuk oleng' naa kenyor osesen pii kenyor osesen loltung'ani oleng'.

Ekanyor enabae oleng' amu ore kulo matunda naa matunda sidan oleng, la kaidim atimira naitayu tolchamba namir, amiraki iltung'anak. Na kaidim si nanya apik osesen lai, nanya enaa endaa, nanya kulo matunda amu kenyor osesen. Na ore ake pee intau kulo matunda si nimir, nimiraki iltung'anak loinyang'isho ilainyang'ak, na itum iropiyiani sidan oleng, iropiyiani kumok amu kinyang'uni naa tenkumoyu, na kinyang'u iltung'anak naa onyor okeng' amu, eh irmatunda onyor osesen. Neeku tenimir, nimiraki kulie tung'anak lemetaa ninche tenkop enye, nepuo ninche aigil amiraki kulie tung'anak. Neeku etiu ake enaa itudupore yie, nedupore likae, neeku naa ebae sidai, naa kenyor inkera oleng nenyor iltung'anak sapukin.

Kang'asa aka adung' ele matundai, nang'asa aituku. Ore ake paidip aituku metaa metii olchafu, nadung' tenkalem aor katitin are, nanya enatoki naibor natii atua, naitayu irng'anayio, nanang'aa irng'anayio, nanya inatoki enye naibor natii atua, ore ake pee anang'aa irng'anayio, nang'asa aimujmuj ninye lelo ng'anayio amu ketii sinche enkiti meloni, naitayu lelo nanang'aa, naitoki aitayu enatoki naibor, nanya, amu ninye naa enya oltung'ani, naitayu nkinyat nanang'aa nanya.